Ũndũ ũyũ ndawona ũrandirikania ũigithia, ũigithia wa mbeca, gũtũmĩrwo kwa mbeca, na gũtũmĩrwo kwa marũa. Ũndũ ũyũ nĩ wa, bengi ici nĩ ihũthikaga mũno rĩrĩa andũ maratũmanĩra mbeca na magatũmanĩra marua. Na ũndũ ũngĩ nĩũrandirikania ũgarũri wa mbeca. Bengi ici nĩ iteithagia mũno hĩndĩ ĩrĩa mũndũ areda kũgarũra mbeca cia bũrũri ũngĩ kũrĩ bũrũri ũrĩa ũrĩ nĩũndũ mwega.